Achome boisioni amu netai yo ichobe amitwokik imuchi ichop akialde asinyoru rabinik korabinik chotok kotoretin ayai boisionik alak cheterter kora amitwokik kokararan eng borto itoreti biik konyorchigei chametabkei ne kararan ako kirindae kei mianwokik cheterter

Yangigese bandek kebute bandek tugul en mobchat akitya keswach mobchot akewirchi ngeenyakekese bandek tuguk en imbar keyum mobek akeyumchi olda agenge ageibchi tuga anan kebele mobek choton anan keib bandek kobwa chago agegonor koyamyo sikebor

Kikowalak baishet ab ribset ab tuga en korenyon ngerokindaen kasarwek ab tai ngunon ko kikongirikitun tuga akochang bik chematindoi tuga kerokindaen ak sai ko bik chengitingen ruga ako bik choton tindoi tuga komakochang nguni kikobosak tuga amun Mami ak kobosak imbarenik chemamii keribe akomami akomachang bik Cheribe tuchuton ngunon bik chechang Kwale chego ak kelchinoik alak chekinyoru tuga

Yu kokanam mat nganaset neyamat akotesentai kolalen mat neon en kwenut ab ketik ak olesurkeen kolaldos ketik akoiyet netesetai

Ba kamanut chabet ab oret en bik ab kokwet amun tareti icheket ko en sabenywan Nebo kila en mising en chemungarainik bik Chemiten okot Ruto kotareti icheket kobaishen oret nekararan kora komuche komuktachin bik komuch Koba Baishonik ole terter en chamet ab gei akobos Ajali cheyakse en anan chekonu oratinwek chesamisen anan ko oratinwek chetoma kechob

Ba kamanut minset ab ketik en Yu amun tindo keljinaik cheterter akotareti bik bik ab kokwet ak bik kora chekagol ketik choton cheterter getik kokonu komie biyut anan ko kararanit kokon attractive look en compound koraa koitindoi keljinoik chechang ak kokakoechekitun akokimuch keyalda sekenyorunen rabinik chekitareten gei Baishonik cheterter ak ketik koraa ko kokonu hewa nekararan anan ko good breath compound istae arubut Nebo congestion akokonin hewa nekararan en koristo kora ketik kemuch kenyoru kelchinoi cheu bakoinik chetareti bik ketechen korik

Ngakeer boisioni abwoti minsetab mauwek ing compound minsetab mauwek kobo kamanut eng korik cheki anan eng families pchei kurget konyor aah konyor keret anan a good look ako kora koaei kurget koek attractive kou ngotwet anan kotekta kopchei kot ake ak kot ake ako kora mauwek chutok kobo kamanut ing insects

Mitei ndisinik machungwa , apples nyanyek kitunguik ndisinik cucumbers, garlic, ginger maembek ak ovacado

Boisioni kobwotwo maandamano bichu ko taktariek chemite eng karit kobendi asikotoret biik chekanyor majeraha komite askarik cheiboru kole tononjin riebetab usalama kora kimite sister nebo kanisa kobaru kole mite kotoreti biik chetindoi kaimutik cheterter

ah chu kobiik chetyeme ko safirishan ndisinik cheuo kabunu mbar ko kaiben icheket baskilit ako kakonyikisit eng baskilit akochang ndisinichu kosir cheimuch kola baskilit kotyeme konget baskilit newendi kolule ako kora koboru kole season anan kasarta nebo ropta amu chabai oret takomite beek ak ngatatek tabandab oret akoboru kaimutik cheterter chebune wakulima chemaimuchi kosafirishan kesutik anan minutik kobun mbar akobo challenges anan kaimutik chebo usafirishaji.